Nĩwagĩrĩirwo nĩ gũtua nyanya cieruha, tondũ ũngĩrega gũcitua, nĩ igũthúũka, cigakĩĩruha mũno. No rĩrĩa ciĩruhĩte wagĩrĩirwo nĩ gũcitua, ũgacitwara ndũnyũ, na igagũteithia nĩ tondũ waciendia nĩ ũkũgĩa na mbeca. Ningĩ nĩ ũkũgirĩrĩria nyoni kũrĩa, tondũ nĩ igucagĩrĩria nyoni rĩrĩa i njĩru mũno.

Ũndũ ũyũ ũndirikanagia hĩndĩ ĩrĩa ndarĩmĩte nyanya ciarĩ nyingĩ mũno, na nĩ ndakoragwo na wĩra wa gũcicagũra nĩ getha ngaiga iria ndungu mwanya, na iria njeke mwanya, nĩ tondũ mwenderio wa iria ndungu, na iria njeke, itikoragwo cirĩ ũndũ ũmwe, na mũndũ nĩ akĩnogaga mũno agĩcagũra, nawe thutha wa mũthenya ũcio, ũkona mbeca, no gagĩkena.

Gũkũ gwĩtũ rĩu nĩtũtiganĩte na ũhoro wa kũgũra mũtu ũrĩa wendagio nduka-inĩ wa mbagiti, rĩu tũrarĩma mbembe, twarĩma mbembe tũgaciũmithia, na twathiĩ thĩiniĩ wa gĩthĩi nĩtũcokaga tũgacicagũra nĩgetha tweherie iria itarĩ njega na ũgathĩa mũtu na wona wathĩa mũtu ngima ĩo ĩgakorwo ĩ njega tondũ nĩ ĩnyitaga nda ndĩhana ta mũtu ũyũ ũngĩ wa mbagiti.

Gũkũ gwitũ nĩ kũhandagwo kahuwa mũno, tondũ kahuwa nĩko gateithagia arĩmi gũkorwo mũndũ ena mbeca, thutha wa gũgatwa, na nĩ gateithagia arĩmi mũno na ũhoro wa gũthomithia cukuru ona ũhoro wa gwĩka maũndũ marĩa mangĩ, ta gwaka nyũmba, ona gũgakorwo atĩ nduraga mbeca thĩinĩ wa mũhuko waku, ũguo kahũwa, nĩ kĩndũ kĩmwe kĩhũthĩkaga, gũteithia arĩmi agũkũ gwĩtũ gũkorwo magĩkĩra mbeca mũhuko.